Achiel en Ochilo Ayacko. Ochilo Ayacko en gavana ma Migori kaunti, kendo en gavana matiyo sani. To nyaka ne odonjie telo, jo Migori kaunti oseneno dongruoge mopogore opogore kendo king'iyo boma maduong' ma Migori korka apeyni, nitiere lokruok modhuro ma osetimo. Apaya maduong' mowuok e boma ma Migori kochomo Sirare, sani olosi kendo en lam. Iyudo ka geche ringo, ma onge ng'ikruok moramora. Machielo kochomo korka somo, nyithindo mawuok e familia ma ochando iyudo ka ogolo omenda mag bursary, ma siro sombgi. Ng'ama chielo en Eddy Oketch. Eddy Oketch, en gavana matiyo sani e kaunti ma Migori. Nyaka ne odonj e telo, rawere mawuok e Migori Kaunti mane onge gi tije omanyo negi thuolo mag tije kwonde mopogore opogore, ogero kwonde tiegruok mag lwedo ma ginyalo dhii, to giyude lony mabende ka gisetieko mos ketnegi ogudu, to gidhi gimanyo godo tich kwonde mopogre opogore

Jaod bura mar kar chung' od bura mayaye kane pok yiero otimore ne en Francis Peter Masara. Ma bende oganda ne oyiere mondo otine gi kuom thuolo mar higni abich. Kendo ka jii nechak dok e yiero kendo tok higni abich, nochung' malo kendo oganda mawuok e kar chung' od bura ma Suna West, ne ochako yiere kendo en ema ne obedo jaloch, momiye thuolo mar tiyo ne oganda, kendo kuom thuolo mar higni abich ma sani, en e jaod bura matiyo e, kar chung' od bura mawuoke

Ja Kenya mane okuongo bedo jatend migao maduong' en jaduong' Jomo Kenyatta, ma bende ne oyier e higa mar prapar ochiko prauchiel gadek, tarik prariyo gabiryo, dwe mar abich

Kembni ariyo ma jii ong'eyo maber e pacho kae, achiel kuomgi en kambi maduong' mar Safaricom. Kambi mar Safaricom, en kambi ma bende timo weche mag omenda. Orango ahinya ahinya weche mag omenda, jogo madwa nyiew bamba magitiyo godo e simbegi mar ong'we yamo, jogo madwaro oro pesa ne jo johera negi mamoko, jogo mabende dwaro noor negi pesa. Koro en otimo ahinya ahinya weche mag omenda. Machielo en kambi mar kambi mo gi dho ngere iluongo ni Kenya Power. Kenya Power en kambi ma keyo teko koda mach pacho kae. Koro mondo mi ng'ato ang' liel e ode, nyaka ang' odwar ni obed gi stima. Kata nyaka ang' iluokri, nyaka ang' idwar ni ibed gi stima mimuro godo pii. Koro mabo e gima kambi maduong' mar Kenya Power osebedo katimo pacho ka. Koro iyudo ka Safaricom gi kambi mar KPLC, bedo kembni ariyo madongo e piny Kenya ma bende oganda ong'eyo ainya

Ker mokwongo mar piny Kenya ne en, Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta ne obede e kom kuom thuolo mar higni apar gang'wen, eka bang'e nowito ngimane. Nokawo telo e higa mar prapar ochiko prauchiel gang'wen, nyaka e higa mar prapar ochiko prabiriyo kod aboro. Mage e higni ma ker mokwongo mar piny Kenya, ne okawo e kinde mane entiere, e loch. Kane pok obedo matuo ma ochweyo owito ngimane